Ore embaye naloito dukuya tenewueji naa embaye ena esirkali nagira aendelea egiray ainosie ormumai oltung'ani, ainosie ormumai le swearing in ele tung'ani peetumoki aiteru esiai enye arashu esiai naishoo sirkali naa ina siai ina nagira alo dukuya tenewueji ore ele lee naa kibung'ita bibilia nibungi'ta empalai naisum netii ospika ashu netii or microphone olo airorie peelo asujaa kunda baa naifaa duo ashua naanarikino nisum neeku embaye ena nagiray oleng ainosie oltung'ani ormumai peetumoki aiteru esiai ena

ore kuna naa entoki ena nagira abulu naji ormambuli tormaasae naa ore ormambuli naa kenyae, keuni nitukui nepiki inkitunguuni ,nepiki eilata, shumbi nepiki intokitin pookin naaba enaa naitobirr endaa peetumokini aikaraanga, ore piinkarang ormambuli naa entoki sidai oleng naaidim indim atimira etiu inji tolchamba nindim ainosa neeku ore ormambuli naa endaa e maana oleng naa kitobiri ninche tooladii rreteni pookin laba anaa latolimuo.

ore kulo naa irmatunda kulo louni, irmatunda kulo louni lotiu enaa imaua laa ore piun ninche naa kepuo aitobirr, aitobirr enkang ino nepuo aajo naa piilo adol epuo atiu ailepu esoto ebulu tenebo neeku ninche kulo, ore kulo matunda naa isidain amu ore tiatua ilapaitin imiet nepuo aaku, nepuoi apuo aanya ashu emiri tosokoni.

ore embaye naitishipisho tene arashu embaye e maana tenewueji naa oltung'ani ele ogira likay tung'ani aitoduaki esiai, egira aitoduaki esiai arashu aa irreteni pookin oonarikino ashu iloifaa nipik te jikoni aenakata egira ayierisho aitobirr indaiki napaasha neeku oltung'ani ele ogira aret olikay aitoduaki eyiarare, ore eyiarare naa endaa sidai oleng naishorita iltung'anak isiaitin oleng tenakata ashu iltung'anak meigeri toosiaitin, ashu iltung'anak miendeleya families enye neeku ore tena baye, embaye sidai ena oleng ena nagira ae endelea tene.

ore kuna naa indaikin kuna naitayioki tolchamba irpayek kulo oitayioki tolchamba neng'asi alo amu ore naa irpayek naa keng'asi aalo metoosho enkolong peetumoki atoito, ore peetoyu nitaini kuna kinyat enye arashu aa kuna abobok enye nidong'uuni nepiki aidong'u pookin aawoshu torkuniani tenchata nepiki irpuyai ashu aa irkuniani nishori metaa kumok neyai aapuo aidong peetumokini aitobirunyie enkurma neeku lelo rreteni loopiki pee etumi kulo payek netumokini aibelekenya aitaa enkurma.

teniyieu nintodol ashua teniyieu ninteng'en oltung'ani aisum peetum atayiolo ataasa ena baye naa irik ilo tung'ani olchamba nintodol eninko tenintoyup kulo maisurin ashua kulo kulie maembe, shani lormaembe eton aa kutitik peetumoki ailepa naa ing'as aun inkeek toonchot peetumoki ilo shani ailepa atung'uai enkop pee miturrurrunyie neeku kulo rrereni lindim oltung'ani atipika peyie itumoki aitobiru ashua atayiolo ataasa ena siai aitobira irmatunda.

ore temurua natii nanu naa kisapuk ena siai oleng enkiremore ormatunda aa idolita ajo irmashungwa kulo ouno tele shamba idol ajo ketii embata enkare naa ore enkiremore oormashungwa naa embaye etipat oleng nayau faida sapuk tolosho amu ore irmashungwa naa endaa nanya iltung'anak endaa nanyay nedung'idung'i aituku nenyay nitaini tolchamba arashu eyay sokoni aapuo amirr netumi iropiyiani naninyiang'unyieki pokitoki neeku ore ena baye naa inji ake siiyiok kinkunaa nikiremoki enkop nikipik intokitin nikipik enterit nebukokini enkare neeku nejia kinkunaa eremore ormashungwa.

ore erishata pookin ashua enkata pookin naba enaa enatodua ena siai naa kadamuake nadol ajo enkiremore oonkitunguni ena, enkiremore ena sidai oleng naa ore kuna naa inkitunguuni naoto etaa kidimi aitai teleshamba nepuoi aanya ashua nepuoi apuo aamirr amu ore kitunguu pokin teneku ewo naa kilepu openy aing'uaa enterit anaa enagira kuna aitodolu neeku ore entoki pooki nadamu nanu tene naa ore ake paadol endaa arash aa kitunguu nailepua aikunaki inji naa kadol ake ajo kaitadamu ajo ore kuna kitunguuni naa kewoto.

ore tenewueji entoki naloito dukuya naa enkampuni e KRA ena naata supukuu ashu aa nagira aisherekea anniversary enye enaa KRA neeku ninye ena negira aajoki iltung'anak pookin ashua nagira aiturruro enkampuni pookin e KRA tenkarake esiai sidai nagira aas tenakop neeku ina baye ena nagira alo dukuya tenewueji ninye nagira aendelea nee embaye sidai ena naret iltung'anak tolosho.

Ore ena naa embaye sidai, ore ena naa app e equity ninye ena nagira ele tung'ani aitodolu tenewueji naa ore eniyieu ninko teniyieu nisum oltung'ani enaiko tenelo ae operate ashu elo aitumia ena app naa ing'as ae download ena app metaa ketii esimu ino, ni login ashu aa sign in nipik details inonok atua enewueji ena app teneeku ingira ae sign up ninteru ae register arashu aa teneeku ingira ake ae log in tayari iyata account neeku nejia ikoni tenepuoi aiteng'en oltung'ani enikoni tenitumiay ena app.